Mokuongo ka japuonjre odonjo e ofisa ni en kod ywak ni oonge list mae chamo muma bang' tieko sombe, abiro rwake e ofis no mokuongo to onyisa gi ma nyinge en, obiro nyisa nyinge, admision namba ne kata nambe ne mane orwake godo e skul namba ne mar rwak e skul. Obiro lero na ni japuonj mane puonje kata japuonj mane ochung ne klase en mane, ka en an to abiro chako lero ka achiel ka achiel ka osebedo be ka otimo penj te ma osebed ga ka idwaro ka po ni osetieko ga penj go kata oyudo alama kata gino ma dwarore kwan ma dwarore mondo ng'ato bed ni dhi mbele kod sombe. Ka po ni ochopo kwan ma dwarore to abiro ng'iyo to ka en sawa to abiro penje kendo ka po ni en gi en gi pesa moro ma pok ne ochulo e skul kata balance moro ma lang' ma dong ma pok ne ochulo e skul ma sa moro idwaro ema nyalo miyo oonge bed ni oonge list ka oyie na kata bed ni an godo to abiro neno kaka atimo.

En adier ni migosi Raila Odinga osebet jatend oganda motegno mapingo piny owacho. Nikech Raila ka poni nitiere shida moro ma mako oganda jo Kenya toneno ka sirikal oling'e. Ineno ka owuoyo kendo wuoyo mowuyo godo kata kata luong moluongo godo jopiny mondo ochung' oko kar rombgi mondo okwedi ayanga gima timore. Miyo piny owacho ma tiyo bedo gi luoro moro kendo chako timo duto maber manoyiere ne mondo bed ni otimo kaka ka ne Finance Bill ne nigi shida. Kata Finance Bill ne oken ma no mane oting'o chike moko mane moro oganda kata chike moko mane samoro ne dhi bedo maber e kony mar oganda. Iyudo ka ne ochung' motegno kendo ne oyangore ni okwedo kendo okobi chung' godo. Gi sirikal dhulma ma sirikal dwa timo ne oganda piny no. Tiyudo ka mano osemiyo bedo gi broadbased government ma kendo pinje mane pok ogerore ogerore nikech pingo mosebedo kopingo godo sirikal koro ger.

E pur kata pith mar jamni kaka koro ngamia kod diek ni gi ohala kata ber ma opogore opogore. Nimar wayudo chak kuom ngamia, kaponi ipidho ngamia inyalo nyiedho ngamia. kendo chak miyudo kuom ngamia nyalo tiyogodo e math, inyalo tiyo godo e tedo. Nikech en gi madini moko ma becho gi ngima mar dhano kata ne dend dhano. En gi madini kaka vitamin mar B, kendo en gi vitamin mar C ma be en godo motegno. Kichakiweyo mago, ring'o mar ngamia ichamo kendo ring'o ni nigi proten mang'eny kendo maber e gero del. Kasto iyudo ka ngamia ni bende kwa pidhe, ngamia ni konyowa e keyo olembe kata e keyo gik moko mani e wi puothe. Kaka koro kochiemo to buche mawuok kuonde moko ahinya e puothe ka, kochamo togweno. Koro ochalo gima ogolo buya mosiko nyak kamorachiel. Okeye koro kik obed ni ohinyo kamorachiel, but owite kwonde mabor. To kamano eko be e kakokonyowa e keyo kothe, koa kamoro kokelo kuonde moko. To kendo lo bende olokonwa, mano e ber mwa nyalo yudo kuom pith ma.

Maeki en mchele kod ring'o kod alot moket bathe. Mchele kadwana tedi to akawo michenda mapimo maber taluoko, kasta keto pi bende moromo tedo mchenda ni be mapimo. Kaseketo takawo karot, to alos alwoko maler kasta yiedho gi greta, kata gir yiedho karot. Kase lose marudhe towuok moro ma okoyom ahinya to be ok otek. Taole i piga cha koseyienyo taolo moya, chumvi na bende moromo. Ka pigcha oseyienyo taketo mchenda taumo tochiek, kosechiek takan takete kando. Ring'o manaseng'iewo maler mana luoko, bende akete sufuria tachwake. Kasechwake ma pi oduone ang'ado kitungu mar saumu, ang'ado otungu mar saumu. Otungu mar lum nini, otungu mar saumu bende ang'ado kata tangawizi bende aketo. Kaseketogi to gichwakore kamano eko to ka gisechwakore kamano, aloke aole mo. Mwaloke mobed rabuor taketo nyanya gi kitungu, mochieg mobed rabuor tatoke. Ka an gi skumba aketo bathe, akawo ndim aketo bathe gi olemo ma.

Kitwa kod kakoganda nyalo rocho rit mar le mag bungu nikech iyudo ka ni ka ji odoke kaka ne gitimo chon kate kitgi gi timbe gi machon, ibroyudo ka nek mar lee ni malo. Mondo ji odog e ngima gi mane ging'iye chon. Ibroyudo ka nyaka chiemo monegobedni jamni mag le cham kata lee mag bungu cham, ibroyudo ni chiemo go iketho kaluwore gi timbe dhano. Lumbe ma jo lee go onego obedni chamo, ibroyudo kimuko. Kaluwore gi kaka dhano oseng'iyo, ji dwa loso odheru, ng'atoodhi okawo lumbe kata kete ma onegobedni le mag bungu cham. Obiro loso godo odheru. Kichakiweyo mano, jogo moyie mane oganda gi gin jogo mane loso kaka koro tigo mirwako gi. Ibroyudo ka gidhi nego kata mana liech, le mar liech kata leche ma moko. Ibroyudo ka ginego, mondo giyud gik moko mawuok kuom le go. Mondo gi ti godo e loso gigegi mane ging'iyo go chon. Pien ibroyudo kinego le mag bungu mathoth mondo yud pien mondo los godo kata lewni, wuoche kata gik ma moko. Koromiyo kwadok e kitwa, twabiro roch ratich le mag bungu.

Kaneno dhiang' ma gredi, to gima bire pach maduong' en ga chak, chak ma dhiang'ni chiwonwa kowuok kuome. Chak mitiyo godo e loso gigo moko mathoth kaka koro yogat. Chagni achiel achiel waloso godo swide, kichakiweyo swit miloso godo chak, chak mar dhiang' mar gredi ni. Paro mabiro kendo e wiya en kendo chak mwatiyogodo e loso kek michamo. Koro kaneno dhiang' ni taneno chak mitiyo godo e yore mopogore opogore. Watiyo kode e yore mana mag math ma kawaida, wanyalo kawo chak to wakuogo to wamadho mopoto. Kichakiweyo mano ji tiyo gi chak e chwako chae. E rito alot kate chwako alot, katemuro alot, ji tiyo kod chak e yore mopogore opogore. Koro kanene taneno gik ma wuok kuom dhiang' ni chak kakitiyo kode, kakokonyo ji mopogore opogore. Kendo kiweyo mano, to en ohala maduong' kendo ma iyudo e tijni kata em e gini eki. Kaka koro ka ng'ato uso chak oyudo pesa, ka ng'ato uso chak oyudo kaka koro onyalo loyo dwache moko. Mago duto gin paro ma birona kaneno pith ma.

Maeki en chiemo mar dhok mar gredi mag chak, chiemo ni en gima imiyo dhok mar gredi mar chak. Mondo gi cham mondo chak mawuok kuom gi, owuog chak motegno kendo chak maler. kendo bup mar chagno bende omedore. Sidal Dairy Mineral ni en mineral ma imiyo jamni mag gredi minyiedho, mondo chak ma gigolo obed chak mabup. Mano gin achiel kuom gigo masewinjo ni osetimore ewi Sidal Dairy Mineral ni. Kendo hu maduong' kendo en ni jogo mosetiyo kod gini endi, osebedo ka yudo yuto ma ni malo. Koluwore gi ng'ano ma ok mi dhere kata dhere ma gredi chiemo aina ni. Koro mago duto gin gik ma asewinjo ni timore eiye ka, kendo osemiyo yuto mag ji kata jopur ma pidho jamni gi oselokore. Osemiyo jamni go bende ngima gi oselokore. Nikech iyudo ka omigi mineral moro kata madini moro e dendgi omiyo dend gi medore kendo dengi nyunyo. Koriyudo ka gipogore gi ma ok cham gigi eki.

Tijni eki karange, tijni kang'iyo to en tich mar pur mar majan. Tich mar pur mar majan, gigo modwaro mokuongo en puodho maidwa pure majand no. Nyaka obed puodho bende maduong' kata miseiko miyiedho midwa nipure majandi. Kichako iweyo mano, odwaro ni in gi ng'eyo kata elony mar aina mar majan ma idwaro pidho kaka chal kabende odhi nyalo nyak elowo ma intiereno. Kendo odwaro pur bende nyaka ipur puodho ma idwa pithe. Puodho inyalo bedogo to kaok ipure toonge kaka idhi pidho majan koro nyaka ibed ipur puodhono mano en kendo tich madwarore. Ipure misepure ma iloko lowo. Odwaro kendo gima iluongo ni kwer ma ang' idoye godo maber maok itur godo kata majende ma osechako loth. Mano kendo gige tich madwarore. Ng'eyo ni an majandani onego obed ni akuoyo ne yath kata adwa ni mondo alose karang'o mondo kute bende kik monje kata kute kik muomre iye, bende en achiel kuom gige tich madwarore e pithno

En adier ni gini tinde thoro yudore e alworawa, kendo gini itiyo godo, en machine ma itiyogodo e susu oduma, kata suso bando. machine ni e ikao bando to iolo kama dhano ochungé ni, gi yo koni, kuma chalo gima ochung' godo gi stand ni. Bando iolo, to gi e bathe kuma joma mon ka obede, bando wuok gi e bathe kono eko mosesusore. To osogro bende pogore lwar yore e bathe koni. Koro en gima yudore e alworawa kendo, itiyo kode e golo bando e osogro kata e suso bando.

Tich mar luwo rech e nam nigi nengo e alwora, nikech mokwongo, ka rech olu e nam ma okel e alwora, to wayudo chiemo mawanyalo chamo. Koro mano en nengo mokwongo ma rech kelo e alwora. Rech, chiemo ma wachamo kuom rech, rech en protein kendo omiyo, ochope madini mar protein. Ogero dendwa. Kichak iweyo mano, nengo ma wayudo en ni, seche ma jogi oluwo rech, ka wa kao chiemo mar rechni wanyiew kuom gi, gin owuon giyudo pesa ma ginyalo gerore godo owuon gin bende kaka jogo malupo. Ki chak iwe mano, seche ma wanyiewo rech, wan bende wadongo sirikandwa ni nikech nitiere oshuru moro ma wanbende wachiwo ne sirkal. Kata gin bende nitiere gigo magingádo kata oshuru ma gingádo e sirkal. Magi duto kodhi ne sirkal, to konyo e sirkandwa kata e alworawa e dongruok maduong'. Kichak iwe mano, en ni seche ma jogi obiro kama ma gitimo tich mar luponi, paro mangény maricho richo iyudo ka dok chien nikech giriwore pachgi nie tich. Koro iyudo kaka shite kaka, shite mag obuongo kata paro mag obuongo bedo matin e alwora moloyo kaka ngáto ka odhi obedo piny maonge tich moro motimo e alworane. Iyudo ka pogriok nitie, koro paro mar obuongo bedo matin.

E kar gengo ne lee, kata kar neno lee mayudore Samburu ma iluongo ni Samburu National Reserve, wan gi lee abich, kata lee mopogore abich. Mayudore mana e Samburu National Reserve kanyo. Mopuodhi ni yudore mana e iye kanyo. Kata jongere luongo kata dendo ni ni abich mopuodhi, kata jo dito mag ngere wacho ni the special five. E abich ma opuodhi gi wan gi lee miluongo ni twiga mar Somali, kata twik Somali, en twiga ma nigi kido kata rambo ma kwar kod rabuor. Kichak iwe mano, wan gi mwanda, ma iluongo ni Beisa, Beisa, mwanda mar Beisa ni en mwanda ma en bende iyudo ka en gi gigo mopogore opogore ma ok yud e mwendni ma moko. Wan go mwanda kendo ma iluongo ni gerenuk. Wan gi udo mar somali, kata winyo mar udo maya Somali. Kichak iwe mano, wan gi magwar, ma iluongo ni Grevys en bende en magwar ma iyude mana ei Samburu National Reserve kanyo, ok yude kama moko, kata kama chielo.

Tudruok machiegni kod yuto, machiegni mag yuto, kido, kod tim mag oganda osechiko oganda mar bedo machiegni. Gini en adier, nikech iyudo ka oganda ni, dwaro wadgi cha mondo gin bende gidhi mbele. Kata mae bende dwaro chielo cha mondo gin bende giriwre gidhi mbele. Kingíyo kata e oganda mar okuyu, kod oganda mar joluo. Iyudo ka nitiere tudruok, kaka oganda mar joluo, ongéwa gi rech mawuok ei oganda wa koni. Rech ni iyudo ka okuche moko nitiere ma be osefwenyo afwenya rechni. Kendo gin bende giomo rech ni kowuok koni, ka gidhi go kocha mondo gin bende giusi giyud pesa moro. Sama gikelo nwa gi, wan bende wayudo pesa, to wan bende walokore ei ohendniwagi. Kori yudo ka gigo mwa timo kaka tich mwatimo miyo wadwarore kaka oganda mondo wabede kamoro achiel. To kichak iweyo mago, kido kata tim mag oganda kaka koro luwore, gi jogi kaka nongégi ne timo gima kama, jogi ongé gi ne timo kama kama. Koro iyudo ka ngáni odwaro ngáni mondo tim mar jogieki oduog koni, kata modo otigi tim mar jogieki, mondo en bende ogerre. Mondo oswek tiende kata mondo osud kuma entie. Ema omiyo gigo te dwarore.

Chenro mag ICT ma piny owacho chiwo ne omenda, nyalo gengó pogruok mani tiere e kind gwenge. Nikech, iyudo ka gwenge moko nitiere ma gin gionge gi mor nikech kaka sirkal kata piny owacho osebedo ka oweyogi. Koro iyudo ka, ka po ni oganda, piny owacho dhi chiwo pesa kata omenda ne ne gengó pogruogni. Idhi yudo ka gin bende idhi chalo ni koro opargi. Mondo gin bende nyithindegi oyude lony, tiegruok kata ngéyo e wi weche mag tudruok, weche kod kaka be ni dhano onego bed ni tiyo kod mbui. Koro iyudo ka gini dhi konyo nikech odhi kelo kuonde mane ok oa ka. Gin bende koro ginyalo yudo chenro mondo gin bende gimedre. Gia kaka kuonde ma moko bende osebedo ga kaa. Koro odhigengó pogruogno, kendo odhi chalo gima oriwo ji kanya chiel, kata okao ji oketo kanyakla. Piny owacho dhi chalo gima koro okowe jomoko chien. Koro an aneno ka gini en en gima dhi konyo kendo odhi kelo pogruok maduong' kata odhi gengó pogruok ma isebedo ei.

Yo ma ayudo godo weche manyien, en achiel kuomgi en radio, ka ayawo radio awinjo weche manyien, gik mane otimore, chokruoge mane obet, kaka otim kata gik mane owachi. Ka owuok kuom radio ayudo gik ma agombo ni mondo awinji, weche mag ohala, mag, kata kaka piny dhi. Ki chak iwe mano ayudo weche manyien kowuok kuom TV kata ayudo gi kendo e mbui. Mbui no ayude weche, kichak iwe mano kendo anyalo yudo weche manyien kawang' adhi anyiwo gaset moro asomo. Ohala ma iyudo kata ma aseyudo, kuom yudo weche manyien, kata e yore ga mayudo go weche manyien, en ni abedo ni an gi ngéyo moro e gima timore e sirkandwa kata e piny owachowa. To ka ok mano kendo, an gi ngéyo, ka ok mar piny owacho kende, to an gi ngéyo nyaka e alworana. Gigo ma onego bed ni itimo kata gigo mosebedi ni itimo. An gi ngéyo kaka pesa osebedo katiyo e alworana. Kat gigo ma jatend piny owacho, osewacho kaluwore kuom anyuola alworana, kata kaluwore kuom e pinywa owuon maduong'. Koro an gi ngéyo, mano e gima duong' ma ayude.

Loro sikunde e yore mar apoya nono, kaluwore kod oula osekelo rochruok e kind oganda, nikech iyudo ka seche ma nyithindo odhi sikul, gichalo gima oritgi e sikul kanyo. Kendo arita margi en gima oyiedhi ni nyithindogo dhi bedo ni oriti, e sikul kuma gintie. To ka gin dala, to iyudo ka nyithindo duogo dala ka wich mar sikul cha koro gisegolo nikech gikya ni gidok karangó. To koth be samoro pod gineno ka olore. Koro nyithindo chako paro maricho richo, timbe mag hera medore e kor gweng', rocho mag ratich nyithindo be medore ekor gweng'. Iyudo kata ka in janyuol, budget mane isegoyo ni idhi dong' godo ei odi kane nyathini cha ne isekowo e sikul. Iyudo ka koro orochore. Ok en gima nyalo konyi, kata kowi e kinde ma in gi nyathini ni ei dala kae. Koro iyudo ka orocho, kendo oketho, kaka ne isepango ni mondo ibed gi nyathini, gi jogi ei dalani. Pesa mane iseoro godo nyathi e sikul be chuni ni kendo ichak ioro fare moro nyathini ka dwa duogo dala. Kang' ochak odok be ichak imiye fare, nikech gigi gin gik duto ma otimore e yore mag apoya. Koro iyudo ka, gigi duto ko timore to rochruok e kind oganda bedo, ok en gimoro ma koro oriere. Iyudo ka gik moko paro ok koro en gimoro achiel okikore.

Thuon wach maduong ma kawuono yudore e gaset ma kawuono en puodho commissioners mag IEBC kata jodito mag IEBC auchiel ma onego obed ni idhi tiyo bath jakom mar IEBC miluongo ni Ethekon. Mano en achiel kuom thuon wach maduong' manie gaset ma kawuono. Ki chak iweyo mano, en kendo lit, kata kuyo mane omako jokedo ne ratich oganda ariyo ma achiel kuom gi en Boniface Mwangi ma ja Kenya kod maa Uganda manyako mane osandi e lwet sirkal mar Tanzania. En gino ma dhano odagi, kendo oumo ii gi piny, ka kwedo tim marach mane sirikand Tanzania otimo ne joked ne ratich oganda mar piny Kenya. Kaeto kendo thuon wach kendo mar ariyo en baro mar sirkal, ma ji kwedo godo kaka sirkal obaro e weche mag udi ma nengo gi ogore. Ka koro giloko ni pesa ute gi idwa chiw ne jo arita kwe, moluwore gi kaka ne okete chon ni idhi time kaka ne sirkal owacho mokwongo ni ingáde to igero ute ma nengo.

Anyalo wacho ni ok duto te mag jopuonj mag Kenya kata jopuonj duto manie piny Kenya ma oseikore katomanre maber moromo e ekedo kate tiyo kod gige somo ma nyasani. Nikech, iyudo ka moko nitiere manochako puonjo chon ka gige somo ma nyasani gi pok nobedo pok nokel e piny owacho wa mar Kenya ni. Koriyudo ka gionge gi lony ma tut ahinya, to masani to a e e mbalariany ma malo to nigi tiegruok. Iyudo ka opuonj gi, gimedo kiwango gi mar puonj. Kata puonj manipuonjogi ka, okik negi gi iye, puonj somo ma nyasani. Koriyudo ka gin bende ipuonjogi gi somo ma nyasani, koro gin gi paro kendo gimbe gimanre. Gini endi en gima duong' kendo odhi medo rang'iny mar jopuonje e tich ma gidhi tiyo. Idhi yudo ka gima koro gitiyo en gima chap chap kendo en gima gilonye. Lakini medruok mar ni isomo ahinya cha to e puonj ma nyasani ni to okomedo e tich mar puonj. Onge gimoro momedre maduong', en mana ni koro ipuonjo gi gin bende e puonj ma nyasani. To joma chon ka to onge go ahinya.

Ei piny owacho kod kembe mag ji giwegi, e chenro mar ICT anyalo wacho ni mag ji giwegi nigi oteku maber moloyo mag piny owacho. Nikech iyudo ka maka kande okaw lony kendo rangíny mani malo oti godo e yore mar loso gi. To mar piny owacho mar kenya wa, idhi yudo ni samoro, oket pesa mondo olose e rang'iny mowinjore, to ang' iyudi ni nitiere jok manyaka dhi donj kacha mondo gichiem e pesani. Koro iyudo ka oteku ne bedo ma piny moloyo mar ji giwegi. Kaluwore kod gigo ma ji dwani ocham kowuok kuom tich ma ichiwo ni. Koro iyudo ka mar ji giwegi, oteku ne nimalo moloyo mar piny owacho. Mano e kaka an bende anyalo nene. E kembe mag ji giwegi karango kod mag piny owacho. Kembe mag piny owacho kuo ngénye, opogore kaka kambi mar ngáto nyalo bedo ni irito. Mar ji giwegi ibiro winjo ka ngáto wacho ni "gir ngáto ok itho talo", lakini mar piny owacho tibiro wacho ni "e, mar gir piny owacho, we ayaki, ichiemo kuma itiye." Koro iyudo ka paro machal kamano no osemiyo oteku mag kembe mag ji gi piny owacho ni piny moloyo.